Nakuo kũrĩa icagi-inĩ nĩgũgĩkoragwo na mĩgũnda ĩrĩa ĩbataraga gũkorwo ĩgĩkĩirigwo, nakuo ũirigi ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩirigwo nakĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩoneka kũrĩa icagi-inĩ mũno nĩkĩo ta ikĩngĩ na mbito iria ikoragwo igĩgĩcurũrũkio okũu mĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩkĩonekaga okũu icagi-inĩ. Andũ a kũu icagi-inĩ nĩ makoragwo magĩka ũũ nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩrigĩrĩria mahiũ kana indo ingĩ iria ingĩgĩkorwo igĩkĩingĩra kũu mũgũnda-inĩ gũthi kũrĩa mĩmera ta ĩno. Nakuo gũkĩbataraga ũtaramu wa gũkorwo mũndũ agĩkĩũĩ gũkĩiriga nĩ getha mbũri kana ng'ombe itigagĩkorwo igĩtoria mũirigo ũcio wa mũndũ ũcio.

Gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ na ndũrĩrĩ-inĩ citũ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩyandĩkithia nĩgetha magĩtuĩke aikia a kura. Nao makĩrĩkia gũkĩyandĩkithia, nĩ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ gũgĩikia kura rĩrĩa ihinda rĩu rĩagĩkinya. Na magĩikia kura, mũndũ nĩ akĩneagwo iratathi rĩna mbica ya andũ arĩa maragĩkorwo magĩkĩenda gũgĩthurwo, itĩ mwanya mwanya, o kwambia gĩa mũtongoria wa bũrũri, kĩa mũmbunge, gĩa kanjũra, gĩa seneta na ingĩ ta icio. Nakuo mũndũ agakĩhũrĩra tiki harĩ ũrĩa arakĩenda gũgĩthura. Mũico-inĩ nĩ hagĩũkaga kura icio igagĩkorwo igĩgĩtarwo o mũndũ o mũndũ gũgakĩmenyeka akĩgĩa cigana o kira ceceni.

Mũndũ agĩkĩambia gũkorwo kũrĩma nĩakoragwa na mathĩma maingĩ, nonaguo mũndũ agĩkoragwo agĩkenja mĩkaro ya kũria arakĩenda kũhanda indo kana ũgagĩkorwo ũgĩkrima mũgũnda ũcio, angĩkorwo nĩ indo ta mboco ũgagĩkĩoya kabanga ũgagĩthii ũgĩthecaga itina itina na kabanga ta kau ,handũ ha kũgĩtheca ũgaikia mboco ĩmwe kana igĩrĩ , na wagĩka ũndũ ũcio, ũgagĩcoka ũgagĩkireka mbura igĩciũrĩre kana hihi ũgaitĩrĩria maĩ nĩgetha igĩtuĩke ciagũkĩmera, nakuo matunda mũndũ ategũrara itegũ ũgagĩkorwo ũkĩhanda matunda ta macio marĩa ũrakoretwe hihi ũkĩgũra kana hihi ũgĩkĩhurĩte na maratathi mamo.

Ũharĩria wa irio ũgĩkoragwo ũrĩ mĩthemba mĩthemba, kũringana na nĩ irio irĩkũ. No ũngĩgĩkorwo ũgĩthithĩte indo ta marigũ, na ũgagĩcoka ũgagĩthita indo ta waru, ũgakĩrenganga tũcunjĩ tũnini tũnini ningĩ ũgagĩcoka ũgakorwo ũthithĩte karati nayo ũgagĩkorwo ũkĩrengete tũcunji tũnini tũnini, mũndũ nĩ agĩkoragwo ũgĩkĩoya maguta na gĩtũngũrũ, ũgagĩkaranga indo ta ici, na cio ũgagĩciĩkĩra maguta maingĩ wega, nĩ getha igagĩtũĩka cia gũkĩgĩa shama. Indo ici, wacoka wagĩciĩkĩra maguta-inĩ, ũgagĩkĩreka igĩtũĩke cia gũkĩhĩa, nĩ getha ũgĩtuĩke wagũgĩcirĩa.

Rĩu thikũ ici maũtungata maingĩ ma thirikari-inĩ, nĩ magĩgĩkĩrĩtwo kũrĩa nenda-inĩ. Thirikari nĩ ĩrakorwo igĩkiuga atĩ, no ĩgĩkorwo ĩkĩhotete gũkorwo ĩgĩkĩra maũtungata ta maya thĩ-inĩ wa E-Citizen, na nĩ ĩrauga no ĩkorwo ĩkĩrĩte maũtungata ngiri ta ithano marĩa makĩrĩ kũrĩa nĩgetha ũngĩgĩkĩingĩra kũrĩa ng'enda-inĩ, ũgagĩkorwo ũgĩkĩhota gũgĩkorwo ũgĩkĩhingia maũndũ mwanya mwanya, namo maũndũ maya makĩrĩ mega nĩ gũkorwo nĩ makĩhũthĩirie andũ mũno wĩra.

Kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhanda indo mwanya mwanya, iria cigĩkoragwo cirĩ cia gũkĩgemia mũciĩ, Thĩ-inĩ wa maũndũ ta marĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩhanda nĩ gũkĩhanda mahũa thĩ-inĩ wa mbaketi kana thĩ-inĩ wa ndoo, iria cigĩkoragwo cigĩthondeketwo cirĩ cia maũndũ ta maya, iria igĩkoragwo igĩthondeketwo cirĩ na mĩgemerie mwanya mwanya, kana na maũmbo mwanya mwanya, nĩgetha igĩkorwo igĩthakaria mĩciĩ itũ. Nakuo mũndũ nĩ akĩhandaga mahũa mwanya mwanya, nĩgetha mahũa ta maya magagĩkorwo magĩkĩgucĩrĩria maitho ma andũ na gũgakĩoneka gũkĩrĩ gũthaka.

Nĩ gũgĩkoragwo na maũndũ magĩkoragwo kũrĩa maũtungata-inĩ makĩri ma mĩthemba mĩthemba, ma thirikari mwanya mwanya. Ona ũngĩkĩona thirikari cia mabũrũri mangĩ nĩ igĩkoragwo igĩkĩheana indo iria cigĩkoragwo cirĩ cia gũkĩandĩkithia indo ta kambuni kũu kwao. Kana hihi igagĩkorwo igĩkĩheana indo ta ici kũu ng'enda-inĩ nĩ getha andũ othe magagĩkorwo makĩamũkĩra mautungata ta maya. Namo maũndũ ta maya nĩ magĩkoragwo me mega mũno, nĩ gũkorwo atĩ nĩ magĩkoragwo makĩhotithia andũ aingĩ gũkĩhingũra kambuni ta ici.

Mbura rĩrĩa yagĩkiura nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ na maũndũ mayo mwanya mwanya na maũndũ mamwe marĩa magĩkoragwo marĩ moru, nĩ gũgĩkorwo ĩgĩgĩkua tĩri kũrĩa ĩrakĩgera. Kũndũ ta gũkũ kũrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkua tĩri ta ũyũ ĩgagĩtua mĩkaro ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩnene mũno. Na mĩkaro ta ĩno ndĩkĩrĩ kĩndũ kĩega rĩrĩa ĩgũkorwo nĩ ĩgũkĩoneka nĩ gũkorwo no ĩgĩthũkangie indo iria mũndũ agĩkĩrĩte kana iria cigĩkĩrĩtwo gĩcigo-inĩ ta kĩu, imwe cia cio cirĩ ta ngucio cia thitima. Kana hihi ngucio cia maũndũ maũkinyanĩria kana hihi no ĩkorwo igĩthũkia ngina mĩthingi ya barabara kana ona ya manyũmba.

Nĩgũgĩkoragwo na tũtambi mwanya mwanya tũrĩa tũkĩonekaga rĩrĩa gwakĩgĩa na ũgunyu wa mbura. Tũmwe twatuo nĩ nyamũ ĩrĩa ĩgĩtagwo ndinoho, iria ĩgĩkoragwo ĩrĩ wa rangi mwerũ, nacio nĩciongererekaga mũno rĩrĩa gwagĩkinyĩrĩra atĩ mbura nĩyakiura icigoiinĩ nyingĩ cia bũrũri. Nyamu ta ĩno nĩĩgĩkoragwo hihi itakĩrĩ na maũndũ maingĩ mũũno magĩgĩkoragwo magĩgĩtũteithia gũkũ gwitũ. No nyamũ ĩno nĩgĩkoragwo ĩkĩrĩo nĩ ndũrĩrĩ imwe, ona gũtwĩka ithuĩ tũtikĩiyũkĩtie ũhoro ũyũ wa gũkorwo tũkĩrĩa nyamũ ta ĩno. No gũkĩrĩ kĩndũ ingĩ cikiongererekaga, indo iria igĩkoragwo ihana ta igunyũ iria cigĩkoragwo na ru na guoya, iria cigĩĩtaga igunyũ cia mbara

Bũrũri ũyũ wiitũ nĩũkiumĩĩte kũndũ kũnene mũno kũrĩa gũgĩkoreetwo tũgĩkĩhinyĩrĩrio nĩ nyakeerũ ũrĩa wagĩũkire bũrũri ũyũ akĩĩgwatĩra mĩgũnda ĩrĩa yaakĩrĩ mĩega mĩega na nĩwe ũgĩtũũraga kuo akĩrĩmaga, agakĩrĩma kahũa, ngombe, macaani, kana maũndũ marĩa mangĩ agũĩka na ngũndũ ta ici. Nao andũ arĩa aitũ, arĩa makĩrĩ Africans ta ithuĩ, kana makĩrĩ andũ airũ, nĩmagĩkoretwo makĩhinyĩrĩrio kwa ihinda iraihu, nao magĩkoretwo matakĩrĩ nginya gwa gũkĩrĩma na magakorwo no gũkĩhinyĩrĩrĩka marakĩhinyĩrĩrĩka. Ningĩ andũ arĩa maagĩũkĩte gũkũ gũtwakĩra reri, acio makĩrĩ eega nĩũndũ nĩmagĩtwakĩire reri, na magĩcooka magĩikara gũũkũ gwitũ, na nĩmakĩrutaga biacara njega mũno.

Thiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ, nĩgũkĩrĩ maũtungata mwanya mwanya, marĩa magĩkĩrĩtwo ma kũgeria gũteithĩrĩria gĩthomo gĩgĩthi na mbere. Naguo ũtungata ũmwe ta ũyũ nĩũtungata wa arĩa magĩkoragwo magĩkĩheana ngombo arĩa magĩtagwo HELB. Nao kĩũngano gĩkĩ, gĩkoo kĩrĩ gĩa thirikari na gĩkoragwo gĩkĩgeria gũteithĩrĩria arutwo, nĩgetha magĩthiĩ na mbere na mathomo mao. Nao arutwo, rĩrĩa gwakĩgĩa na thina wa kĩmĩtambo, kana ngombo itiramakinyĩra wega, nĩmagĩkinyagia wobicinĩ ciao o kũrĩa Nairobi, nĩgetha magĩthiĩ magakĩũrie ciũria.

Bũrũri-ĩnĩ ũyũ witũ, nĩgũkĩri njũĩ, ĩrĩa ĩgĩkorogwo ĩrĩ nene mũno, nacĩo njũĩ ta ici nĩ igĩkoragwo ĩrĩ njega mũno, nigũkorwo nĩ iteithagĩrĩrĩa na maũndũ maingĩ mũno, mamwe mamo marĩ ta gũteithĩrĩria gũtũhe maĩ ma kũrĩma, kũrĩa igĩkoragwo ĩgerete, ningĩ njuĩ ta ici no igĩteithagĩrĩria kurĩa ĩrakĩgera nĩgetha gũgagĩkorwo gũkĩrĩ na mahũtĩ mega ma ngirini na gũgakorwo na mĩtĩ iragĩkũra wega ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩatũrwo hihi ta mbaũ, kana ĩgĩkĩrehe ũthaka harĩ marĩa magĩkoretwo magĩtũrigicĩirie, njũĩ ta ici nĩ wega tugagĩcimenyagĩrĩra mũno

Nĩ gũgĩkoragwo tv gũkũ bũrũri-inĩ iria igĩkoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩthemba, nĩ gũkĩrĩ tv ta ĩrĩa ĩgĩtagwo ya CItizen TV, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrehe motungata na tabarĩra mwanya mwanya gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ. TV ĩno nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩendetwo nĩ andũ aingĩ mũno, nĩ gũkorwo station ta ĩno nĩ ĩkĩaragĩrĩria maũndũ marĩa maragĩkorwo magĩthiĩ na mbere thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, na maũndũ marĩa rĩngĩ na rĩngĩ maragĩkorwo magĩkĩgia mũingĩ kana gũkorwo magĩkĩhinyĩrĩria mũingĩ.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩa irio irĩa citagĩkoragwo igĩkĩrĩo na mbere hau, nakuo irio imwe ta ici nĩ thamaki irĩa igĩkoragwo igĩtegwo na igagĩkorwo igĩkĩrutwo ngũcĩ cia igũrũ, nĩgetha igĩtuĩke cia gũkĩharĩria harĩ ũhoro wa gũkĩrugwo. Thamaki ta ici nĩ igĩcokaga igagĩthĩnjwo nda, nĩgetha igakĩrutwo indo irĩa cigĩkoragwo cirĩ kou nda-inĩ, imwe ciacio cirĩ ta mara na irio iria igũgĩkoretwo igĩkĩrĩa. Nĩ igĩcokaga igagĩthambio, nĩgetha ikorwo rĩu igĩkwo atĩ, no cigĩkorwo cigĩikio maguta-inĩ. Mũndũ nĩ akĩrengarengaga raini ciagana ũna thĩiniĩ wa nyama ta ĩyo, na ũgagĩitĩrĩria cumbĩ, nĩgetha ũgĩcoke ũgĩikie maguta-inĩ cigĩtuĩke cia gũkĩhĩa.

Thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ kana gũkũ ng'enda-inĩ thirikari nĩ ĩgĩkĩrĩte maũndũ maingĩ mũno tabarĩra nyingĩ nĩ getha andũ magakorwo makĩamũkĩra tabarĩra ta icio kumana na kũu. Imwe cia tabarira ta icio iria igĩkĩrĩtwo gũkũ E-citizen, nĩ thĩinĩ wa rũhonge rũrĩa rũgĩtagwo rwa DCI , kũrĩa andũ nĩ mamũkagĩra maũtungata maingĩ maingĩ, ta ũtungata ũmwe wa yo gũkorwo andũ magĩkíĩoya kĩrĩa gĩgĩtagwo good cartificate kana good conduct, ĩrĩa andũ makoragwo magĩgĩbatara harĩ gũthi gwetha mawĩra.

Rĩu thikũ ici nĩ gũgĩũkĩte indo cia mĩthemba mĩingĩ irĩa itarakĩrĩ kuo hau kabere. Nacio indo ici kaingĩ cigĩkoragwo igĩkĩamũkĩrwo mũno kana gũkorwo ikĩenderwo mũno nĩ mbeũ njĩthĩ. Mbeũ ĩno njĩthĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩa indo ta ice cream kana iria magĩkoragwo magĩkĩrĩrwo kũndũ ngirathi-inĩ, cirĩ cia marangi marangi, magagĩcoka magagĩcirĩa na gĩciko. Indo ta ici nĩ igĩkoragwo cikĩgemetio mũno, nĩgetha igĩkorwo igĩkĩgucĩrĩria andũ ta aya. na igagĩkorwo cigĩkĩrĩtwo nginya indo ta cokorĩti, nĩgetha igagĩkorwo cikĩrĩ cia gũkĩendeka mũno.

Rĩu gĩthomo kĩrĩa gĩakĩrĩ hau mbere gĩagĩkoragwo gĩgĩtwo gĩa 8-4-4. Nakuo gwakĩrĩ atĩ ũgagĩkorwo ũgĩgĩthoma kũrĩa cukuru-inĩ nini mĩaka ĩnana, ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ cekondarĩ mĩaka ĩna, na ũgagĩthiĩ korĩnji kana yunibathĩtĩ mĩaka ĩngĩ ĩna. No rĩu maũndũ macio nĩ magĩcenjetie na rĩu gũgĩũkĩte gĩthomo kĩrĩa gĩgĩtagwo gĩa 2-6-6-3 curriculum ĩrĩa ĩkĩrĩ njerũ na nĩyo andũ aingĩ magĩtaga CBC. Curriculum ĩno nĩ ĩrakĩendekithio mũno nĩ gũkorwo, nĩ kũragĩtuĩka atĩ igũkorwo ĩgĩteithia andũ aingĩ matigakĩũragĩre ta hau kabere-inĩ rĩrĩa magĩtuĩka a gũgĩthoma, nĩ gũkorwo nĩ ĩrarora nginya iheo ingĩ ũgatiga gũkorwo mũndũ akĩhĩtũka mathomo marĩ maika.

Mahũa nĩ magĩkoretwo rĩu magĩkĩamũkĩrwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ kana kwĩyonerwo ta kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩtũmĩka maũndũ-inĩ matiganĩte, ta hihi kũheanwo ta kĩheo kũrĩa gũkĩrĩ na hihi andũ arĩa maragĩkorwo magĩkũngũĩra hihi mũthenya wao wa gũciarwo, kana hihi andũ maragĩka maũhiki, kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ akĩrĩ mũrwaru akĩrĩ thibitarĩ, nĩ akĩrehagĩrwo mahũa ta maya arĩ a njĩra ĩmwe ya kũmwendithĩria akorwo agĩkĩhona na ihenya, ningĩ mahũa no magĩkoragwo magĩkĩheanwo kũrĩ arĩa hihi makĩrĩ na magongona mwanya mwanya, ta arĩa makĩrĩkia ithomo.

Gũkũ gwitũ bũrũrinĩ nĩgũkĩragwo kũndũ gwĩ thina mũno wa maũndũ makonaniĩ gĩthomo, kũrĩa ũgĩkoraga ciana igĩthoma rungu wa mĩtĩ na igagĩkorwo cigĩthomithio nginya nĩ arimũ matakĩrĩ athomu agũkinyanĩria ikĩro cia gũtuĩkaa arimũ norĩũ ningĩ ,icigoinĩ ta ici thĩna ũgĩkoragwo ũrĩ mũingĩ na hatikoragwa naũndũ ũngĩ tiga ociana ta ici gukorwo kwĩrutĩra gũthomera kũndũ ta gũkũ, nĩũkoraga nginya ciana ta ici itirĩ na mabuku maiganu ma kwandĩkĩra kana ona itĩ cia gũgĩkarĩra rĩrĩa maragĩthomera kũndũ ta gũkũ.

Nĩ gũgĩũkĩte maũthundũri maingĩ maingĩ, andũ makĩgeria gũkĩhũthia hihi maũndũ na gũgĩcokia maũndũ thĩiniĩ wa mĩtaratara, ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya kĩrĩu ya ng'enda-inĩ. Nginya nĩ ũgũgĩkora ũhoro wa magoti kana ũhoro wa maũndũ ta macio andũ nĩ makĩgeretie gũkorwo makĩũcokia mũno gũkũ mwena-inĩ wa gũkũ ng'enda-inĩ, nĩgetha gũkorwo ũgĩkĩnyianyihia mũhatĩkano kũrĩa magoti-inĩ, na hihi andũ matigagĩkorwo magĩthiaga kũu obici-inĩ icio mũno, kwĩ maũndũ marĩa manini mangĩgĩkorwo magĩkĩamũkĩra o gũkũ ng'enda-inĩ.

Andũ, narĩrĩa magĩkĩrũara, nĩmagĩkoragũo magĩkĩheo ndawa, cia mĩthemba mĩthemba. Nacio ndawa ta ici, andũ magĩticiendete mũno, na ithenyainĩ rĩa gũtũmĩra ndawa, nomagĩkorũo mũndũ agĩgĩthecio cindano, nĩgetha agakĩehererio ũhoro ũyũ wa gũkorũo agĩkĩnyua ndawa ta ĩno omũthenya omũthenya, no agagĩkorũo agĩthecũo cindano ta ĩmwe tu kana igĩrĩ, igagĩkorũo ikĩrũgamĩrĩra ndawa ta ici, ningĩ, andũ nĩmakĩnyuaga ndawa iria cigĩkoragũo cirĩ cia kĩmerera, iria igĩkoragũo atĩ, nĩmathangũ, kana mĩtĩ mĩcamũkie, nĩgetha andũ magakĩnyua ndawa ta ici cigagĩtuĩka cia gũkĩmahonia.

Andũ nĩ magĩkoragwo na mĩthemba mwanya mwanya, naguo mũthemba ũmwe wa mũthako ũrĩa ũgĩkoragwo wa gũgĩcindana hinya, ũgĩkoragwo arĩ gũkĩgucanĩria mũkanda, kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩikara mwena ũmwe makĩrĩ a timũ ĩmwe magakĩneo mũkanda, na arĩa angĩ magaikara mwena ũrĩa ũngĩ, magakĩneo mũkanda nĩgetha magĩtuĩke a gũkĩgucania, naguo mũkanda ũyũ ũgĩbataraga mũndũ agakĩũnyita wega na moko wega, ũndũ ũtagũgĩterethia moko, na ũgagĩcoka ũgagĩkinyĩra na magũrũ maku merĩ wega, ũgagĩcoka ũgakĩgucia na hinya waku wothe, nĩgetha mũkorwo mũgĩteithania na timu yaku, mũkorwo mũgĩkĩgucia arĩa angĩ na gũkĩmarũnda.

Thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrutwo mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũhoro wa mĩtaratara ya gũkũ ng'enda-inĩ, thĩ-inĩ wa kĩrĩa gĩgĩtagwo ICT. Thirikari nĩ ĩkĩandĩkithĩtie maũndũ maingĩ mũno, marĩa magĩkonainie na rũhonge ta rũrũ, maũndũ macio marĩ maingĩ nĩ gũkorwo gũgĩkĩrwo mĩtambo ĩrĩa ĩgĩtagwo ya CCTV, nĩgetha maũndũ mothe marĩa maragĩka magagĩkorwo magĩkĩoneka, na magagĩkorwo hihi magĩkĩigwo ng'enda-inĩ ta ici, nĩgetha kũngĩgĩkorwo na thĩna o wothe ũrĩa ũngĩkiumĩra, andũ nĩ makĩingĩraga mĩtambo-inĩ ta ĩno na magakĩgeria gũkĩona harĩa thĩna ũkiuma.

Ciana nĩ igĩkoragwo na indo nyingĩ cia kũgeria gũkĩmakenia mũno mambura-inĩ marĩa magĩkoragwo magĩkonainie na maũndũ mao. Nakuo na thengia wa gũkĩeheria indo ta mĩthuguiti, indo ta crips indo ta wow wow kana indo ta thwiti, mũndũ no agĩkorwo agĩgĩtũmĩra keki ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrugĩrwo ciana ta ici, magongona-inĩ ta maya o na magongona mangĩ. Ciana no ikĩgũragĩrwo nginya indo ingĩ, hihi indo ta rĩngĩ ta conda kana rĩngĩ indo ta icio, kana o na ta juice kana rĩngĩ o na rĩngĩ ciana no ikĩgũrĩrwo indo ta matunda, nĩgetha igĩkorwo igĩkĩrĩa.

Ciana, rĩrĩa cigũgĩkorũo, handũ, hamwe, nĩigĩkoragũo igĩkĩheo maũrutani magĩtiganĩte, nĩgetha nacio ciana ta ici, igakorũo igĩgĩthiĩ mĩthakoinĩ, ĩrĩa ĩgĩciteithagia hihi gũgĩkũra na gũgĩkorũo magĩthaka magakĩigua wega. Nacio ciana ta ici, rĩrĩa ciagĩkoruo cigĩthiĩ mĩthakoinĩ ta ĩno, nĩigĩkoragũo igĩkĩheo iheo mwanya mwanya, nĩgetha cigĩkorũo cigĩkĩigua wega, nacio hihi, ci mĩthako ta ĩno, ĩrĩa ciana cigĩkoraguo cigĩkĩruta, nĩmĩthako ya ngerekano, kana nyiĩmbo, kana hihi ona marebeta, kana hihi ona gũgĩthaka indo ta mĩbira kana maũndũ mangĩ ta macio.